Kiit netai yoon omoche abut pamba okere olee unee emet en robta asimaimuch yekorobut anan yoon oteseta abute korobon komatar netot koyai niton kobokonunuo pamba chekorobut, kora konyolu oker olee unee asista en kasarta neobute, niton kotoreton yemoowendi oyoe boishet nebo kema pamba ichuton asikosoyo komnye ak kobit komonunio icheket, notet ko tukuchon niton oeng chokere asista ak robta.